Ĩ nĩ hũthagĩra rũũri rwa kĩara gĩakwa, kũhingũrĩra thĩmũ yakwa, ũguo nĩ kuuga rũri rwa kĩara gĩakwa rũtihaanine na rũũri rwa mũndũ ũngĩ, koguo rũri rwa kĩara ,nĩ njira ĩmwe ya kũhitha maũndũ marĩa ũtengĩenda andũ mangĩ mahingũrĩre.

Kwĩyandĩkithia namba ya Huduma, ũrabata ũkorwo na kĩbandĩ gĩaku gĩa thirikari. Namba ĩyo nĩgũteithagĩrĩria maũndũ-inĩ mothe marĩa ũrabatara ma kĩ obici ya thirikari, kana ona thibitarĩ-inĩ ona motungata mangĩ marĩa ũngĩbatara ma thirikari, no ĩrĩgũteithagĩrĩria.

Andũ monaga ũthii wa matatũ na mbondambonda gũtirĩ na ũgitĩri wa kũigana, tondũ thirikari ĩrĩa ĩhokeirwe kana thigari marĩa maroraga maũndũ ma barabara, matihotete kũruta wĩra wao na ũigĩrĩrĩku nĩũndũ nĩmakoretwo ungumania mũingĩ, na kogwo gũgakorwo na mĩtino mĩingĩ ya barabara na andũ magate mĩoyo yao.

Arimũ arĩa mamakaga kĩgeranio kĩa kĩbũrũri nĩ arĩa macagũrĩtwo nĩ thirikari na njĩra ya gwĩkithio kĩgerio, na marĩa mena mĩaka mĩingĩ mamakaga kĩgeranio; kogwo nĩmekũhota kũmaka kĩgeranio kĩu na ihenya na njĩra ĩrĩa njigĩrĩrĩku.

Mũgũri angĩaga kũiganĩra nĩ motungata marĩa amũkĩra, nĩngeragia kũmũnyihanyihĩria thogora wa kĩndũ kĩrĩa ngũmwendagĩria, na ngahota kũmwarĩria na njĩra ya gĩtĩo, na kũmũherera nĩũndũ wa mahĩtia marĩa mangĩkorwo mekĩka thĩinĩ wa thoko ĩyo iitũ, na ngamwĩrĩra atĩ ihinda rĩũku gũtigakorwo na mahĩtia ta macio rĩngĩ.